Ore eretoto naata enkare naa oltanki oshi ashumie nanu enkare. naa ore eretoto naata tenkiremore naa, kebulu edaa aitobiraki, sanasana ilapaek. naa kebulu ilpaek aitobiraki. ata sii ninye teniun inkwashen amu Kaun oshi nanu nkwashen tiang' naa Ina are oshi abukoki, pee meye. ata sii ninche ilpaek pilipili amu ninche oshi aun tialo. ore te nkiremore naa kesioki edaa ablotu kesioki edaa abulu oleng

Ore ena naa, kanya ake ena ejon. meeta eyiarare nayieri ena, kanya ake ejon.ee kaidim sii aitukuo nanya. naidim sii ainosie, naidim sii atudungo te nkalem. neeku kaidim ainosie nkoitoi kumok ena.